Gĩthomo kĩa CBC nĩgĩkoretwo na mĩgaragaro mĩingĩ thĩ-inĩ wa mĩena itũ, na gũthoma na kũmenya indo kũndũ kĩngĩ kenya, ũgarũ mũnene ũmwe nĩ ũgarũki kuma kũmenya indo na ngoro nginya gũthoma na mpko, kũrĩa arutwo mahũthagĩrio kũ kũrũmĩrĩrio ũgĩ ta ũndũire na ũmbi, thĩ-inĩ wa cukuru cia gĩcigo, arutwo rĩu nĩ me, nĩmeingĩririe mũno mawĩra-inĩ ma ciũngano, mĩbango na mawĩra thĩ-inĩ na nja ya kĩrathi, aciari nĩmeingĩririe mũn maũndũ-inĩ ma ciana ciao, tondũ CBC nĩmũririkanĩtie kwĩrutithia, na mĩbango ya mĩciĩ na indo cia kũmenya, ningĩ arutani mahũthagĩra njĩra cia kũruta iru, irũgamite kũrĩ arutwo, makĩngĩra ũgĩ na ũhoti wa mũndũ o mũndũ, mĩgaragaro ĩno nĩye nĩtũmĩte kũmenya indo gũkenia na kũnyitanĩra na arutwo oro mũthenya.

Rĩrĩa ũkwenda kũheo gĩbatari kĩa bũrũri gũkũ Kenya, no mũhaka ũkorwo na marũa ma bata manene. ĩkoragwo, no nginya ũkorwo na marũa ma gũciarwo kana marũa ma kũmenyithia ũciaro nĩguo ũmenyithie ũkũrũ waku, na handũ ha gũciarĩrwo. Ya kerĩ, nĩũndũ wa bata kwĩna marũa ma kũrĩkia cukuru kana marũa o mothe marĩa mangĩmenyithia gĩthomo gĩaku. Ya gatatũ, ũkorwo na gĩbatari kĩa bũrũri kĩa mũciari waku nĩgetha ũmenyithie ũgĩ wa gũciarĩrwo Kenya. Ningĩ, no nginya ũrehe mbica igĩrĩ cia ũnene wa passport na ũthiĩ na mũndũ ũngĩgũtetera, ta mũnene wa bũrũri, mũteithia wa mũnene wa bũrũri, kana mũtongoria wa ndini ũrĩa ũgũkũmenyithia. Marũa maya nĩ mateithagia kũmenyekana ũkũrũ na ũgi wa bũrũri, mbere ya thirikari gũkũhe gĩbatari kĩa bũrũri.

Gũkũ Kenya, indo ciakũhũtĩra mbeca mũno nĩ thitima ciakũrĩha ta mpesa, irira itaithagia andũ kũruta wĩra wa mũthenya kũigana, na kũnyitanga onjoria. Mabengi manene na saccos nĩmacemanagia na akaunti cia kũigana. Thirikari nĩ ĩrutaga treasury bills na bonds ta njĩra ciakũigania mbeca, itarĩ na ũru. Andũ a Kenya nĩmakoragwo makĩigania mbeca ciao na unit trust, mutual funds na stocks thĩinĩ wa Nairobi Security Exchange. Indo cia insurance ta insurance ya ũgima wa mwĩrĩ, mwoyo na ũrĩmi nĩ irarĩa mũno mũno harĩa andũ arĩa manyitaga mbeca nini. Mabũrũri ta U.S.A, U.K, China na andũ arĩa matũteithagia kũgũra bũrũri ta worldbank, na African development bank, nĩmatũteithagia na mbeca, ũteithio wa ũgĩ, nakũigania mbeca thĩinĩ wa bũrũri witũ.

Gũkorwo na handũ ha kwandĩka ha nyamũ kana irio no gũgũteithie mũno kũmenyerera ũgima wa indo ciaku. Na njĩra ya kwandika o mũthenya kana o kiumia ũhoro wa irio ciaku kana nyamu. Kĩrĩa kĩagĩrĩirio nĩ kũigithio kana kwendia. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia kũririkania na gũtira nyamũ, gũtheria mũno, gũbanga irio kana ũthĩnji wega. Ningĩ nĩ gũteithagia kũiga mbeca na mathaa na njĩra ya gũteithia gũtwĩra macira ma uugi kuuma harĩ ũhoro wa ma. Tondũ nĩ ũrĩ ũrĩmi ũkorwo na biacara kana ũkamenyerera mũciĩ.

Gũtonya kana gũkinyĩra thoko-inĩ no gũkorwo na mathĩna manene, makĩrĩa nĩ kũndũ kwa biacara nini kana andũ. Mathĩna marĩa maiganaine nĩ ta gũkorwo na ngari ya kwĩhokeka, maũndũ mangĩ ta barabara njũru, ũmenyereri mũnini wa thoko, na ũiganĩru kuma kũrĩ endia anene, kana arĩa meharĩirie. Ningĩ andũ aingĩ nomahũthagĩrwo nĩundũ wa mawatho na gũthũkũma.